Rĩrĩa rĩothe ndona mũtĩ wa mũtomoko, nĩ njiguaga ndĩ mũkenu mũno, tondũ mũtĩ ũcio nĩ ũheaga itunda rĩ cama mũno rĩa itomoko. Itunda rĩrĩ rĩerua nĩ rĩkoragwo na ngothi ĩtarĩ nyũmũ mũno, na thĩiniĩ rĩkoragwo na rangi mwerũ na mbegũ njĩrũ. Maita maingĩ rĩrĩa ngũrĩrĩa, nĩnyũaga maaĩ mũno nĩgetha hote gũikũrũkia cama ũcio.